En ireu agere temindet negimin ingwekyik en paipusiek che chang kot mising asigopit koyai kasit koek raisi. Kiroprop paipusiek che eechen ak chemengechen ak konde ngungunyek che puspusan ak yeitya kotesyi mbolea ak kominji suguma ak sipinech ak yeitya konogoti beek temindanito. Kararan kasini amu mamakyinge imbaret neo keyai kasit nitet.

En ireyu komiten boishiek che echen chechang. Chekotoboot chekokilokyii metameta anan mauwek en katiswekchwak. Asikobiit kebir pochait sikibwoten akobo betunii bo komiten ikortoo nekowoon kot missing en icheket.

En ireu ko kamiten biik boisiekche kaiyumnge en reyu kokatindo sheree nenywanet ak kitya konyo kowaislamu biichuton. Kailach ingoroik che kerge che lelach che konomege ak betunieb raini ak kitya kolach kora kwosiek chekerge che konomege ak betutab raini. Kapir icheget pichaini asigobwaten agobo betuni.

En ireyu komiten biik chebo kapchii, anan ofisit Fulani. Asikobiit kotebseen bik chebo koiton akobo koko ripot akobo investigation ,nekoyoe bii chutet. Anan ko ofisit Fulani. nekabaa asikobiit kotebseen chito en ofisit notok akobo investigation tuguuk che koyoe icheket anan research nekoyoe icheket.

Ichechu ko beek che itendenu che tililen kot mising ak bechuton kotendenu en ole makingen anan rire ainonito beek che tililen kot mising. Ak kango kakongetyo pichu kobune yuto mi bechu konam komwet lupchanik anan metinywan ak koye bechuton amu beek che tililen che kororon.

Achome kot missing boisioni amun boisioni koboru kole komiten boiboiyet anan sherehe neoo missing nebo katunisiet anan waletab katunisiet en kapchi ichuton kapchi ichuton ko kakikochi ki bendo anan bendo neoo missing asikobit kotil boiyot kobor kele sheoreni tuguk kwak en konywanet ak kochang biik missing en arusit nitet

Achame boishani kot missing amuun boishani ko makit nekilen bo Kila , Ako bo betut agenge en kasarian Ako en ireu ko hotelit anan tuyet neo kot missing nemamiten sherehe neoo kot missing ako kakitach taek chaton en Sheree inoton aka yekan kokobek Sheree keba olekakiamishen , akotesetai akobo ng'alek cheki ng'alalen akobo betuni icheket

Inonii ko kariit noton neboo ambulance noton nemiten takitariek anan chito nekete Karini ak biik chemii karini tukul kotakitariek noton neng'obiit emergency anan chito nekakomian kot mising anan ing'obiit ajali neboo barabaroshek, kekeetu ambulance initon okinde chito nekakomianak ak en oriit komiten kerichek akomiten beek chekerutyin chito akomiten kora oxygen chekindoi chito, miten first aid newoon kot mising en kariniton orit koyoe takitariek chemiten kariniton.